Ũndũ ũyũ nĩ ndĩrona nĩ ng'ombe, ciauma kũrĩma mũgũnda ũyũ, na nĩ ndĩrona hena mũndũ ũrakĩruta mau manyamũ, kana mathangũ, kana indo iria citarendekana, ria nĩrĩo ria. Ĩĩ ingĩruta mũndũ atĩ no ũrĩme na ng'ombe ici, na ng'ombe ũgĩci, woyaga ng'ombe ta ici nĩ ndũrũme, ũgagĩcio ũkoherera hũma nene ya kũrĩma, ũgagĩcitwara mũgũnda igoka ikĩrĩmaga, wona ciakĩrĩma mũgakĩeheria marĩa, ria rĩu rĩagĩtigwo tondũ itigũkĩhota kũruta kana no mwĩkĩre ĩngĩ ya kũgucia ria rĩu.

Ĩĩ nĩnyonaga arĩ mwega, nĩnyonete e mwega Raila Odinga, tondũ ona ona gũkorwo kwĩna ũtiganu menaguo gatagatĩ wake na arĩa makĩrĩ itĩ-inĩ kana atongoria-rĩ, nĩmageragia mũno na nĩageragia mũno nginya aga handũ ha kũrehe mbara na ngũĩrĩra-rĩ, nĩetagia kũiguana, kũrĩa gũgĩtagwo handshake na kĩmonimoni, gatagatĩ wake na atongoria mũno makĩria mũtongoria wa bũrũri. Rĩu nĩnyonaga atĩ nĩahotaga, nĩakoretwo arĩ mũtongoria mwega.

Haha nĩndĩrona ici nĩ igunyũ, na nĩndĩrona nĩkũrerwo irarerwo nĩ nĩ nĩ mũndũ, ici bata wacio rĩ, ci gĩko kĩu kĩrutaga rĩ, kana mai rĩ nĩmahũthĩkaga mũno mũgũndainĩ ũ ũrĩminĩ kana nĩihũthĩkaga mũno ta ta thumu, kana ta bataraitha. Nĩiteithagia mũno ũkũria wa mĩmera, na nĩkio ikĩ ikĩreragwo, nĩgetha gĩko kĩũ cirakĩruta rĩ, cĩgagĩtwarwo mũgũnda.

Ũyũ nĩ ndĩrona nĩ ũkĩ. Na rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rĩ, andũ aingĩ nĩ mareraga njũkĩ, njũkĩ rĩ, nĩcio cithondekaga ũkĩ. Arĩmi nĩ maigaga mũgũnda, makagũra mĩatũ magagĩkĩra tũnyamũ tũu twĩkĩragwo nĩgetha tũgĩĩte njũkĩ kũrĩa irĩ, magakĩrera njũkĩ. Njũkĩ icio nĩcio imaheaga ũkĩ ũyũ, na ũkĩ rĩ, andũ nĩ maũrĩaga na nĩ ũrĩ cama mũingĩ mũno. Ona ũkĩ ũyũ rĩ, no ũkĩendagio, ũgagĩthondeka cukari na no wĩke maũndũ maingĩ maingĩ. Ũkĩ nĩ ũrĩ cama mũno na njũkĩ nĩcio ithondekaga ũkĩ.

Ĩĩ nĩdĩrona haha ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, na ng'ombe ici rĩ, mũno mũno ireragwo kũndũ gũtarĩ gũtakoragwo na mbura, kana kũndũ kũndũ gũtarĩ na mbura na gũtarĩ na nyeki nyingĩ, ĩĩ nĩ nĩwe nĩharĩ bata mũno kũ kũkĩrekereria ng'ombe, rĩrĩa ũtakĩrĩ na mahuti magũcioha atĩ ũ ũ ũcirehagĩre, ũcirekagia cirĩage mũgũnda rĩ, nĩwega mũno tondũ ona ciakĩruta gĩko rĩ, kana cia kĩmĩa rĩ, mai mau matuĩkaga thumu, kana kĩrĩa kana kĩrĩa marakĩruta gĩtagwo thumu. Na gĩtuĩkaga thumu gĩaikaranga rĩu nĩwega ũgĩcirekagĩrĩria mũgũnda kũndũ gũtakĩhandĩtwo, kwĩna kanyeki, cikĩmathĩra citigagĩkuĩre kiugũ.

Nĩndĩrona ũyũ nĩ ũtemi wa mĩtĩ, na mĩtĩ ĩno rĩ, ũrĩa ngĩũĩ rĩ, niĩ nĩndĩ mama ũtemaga mĩtĩ. Na kĩrĩa gĩkĩhũthĩkaga rĩ, nĩ ĩno power saw, na nonginya ũkĩmenye mĩtĩ ũrĩa ĩgĩtemagwo tondũ ndũngĩkiuma nahau ũke ũteme mĩtĩ, tondũ no wĩteme, kana wĩgurarie, ĩĩ, kĩrĩa njũĩ mũno kĩ kĩendekaga nĩ ĩno power saw na power saw ĩno rĩ, nĩ ĩkĩragwo maguta, no ũkorwo ningĩ kana na ithanwa kana na banga, nĩgetha kũrĩa gũtaragĩtinĩka rĩ, ũkahũthĩra kũu banga kana ithanwa.

Nĩndĩrona ici nĩ njũgũ cia cashew kana na kĩmonimoni cigĩtagwo cashew nuts na ũrĩa cigĩthondekagwo rĩ, nĩ mĩtĩ ĩkĩhandagwo, mũndũ ambaga no ũhande twĩ njũgũ ĩyo no ũhande njũgũ, kana no ũgĩciarithanie tũmĩtĩ. Na tũmĩtĩ nĩtuo tũkĩkoragwo twĩ twega tondũ, nĩtũkũraga na ihenya. Rĩũ ũkwamba ũthondeke mũgũnda waku, wona wathondeka mũgũnda ũkĩenje mĩtaro kana marima, ũkĩhande kamũtĩ gaku. Wona wahanda kamũtĩ gaku rĩ, ũthiũrũkĩrie na thumu mũtĩ ũcio waku, kamũti kau gaku nĩgetha ũgĩkũre wega, ũgacoka ũgaitĩrĩria maĩ, ũka ũga ũgakĩmĩroraga arabu wona rĩrĩa igakũra rĩ, kacugũ kau rĩ, gaka ge thĩ wa gĩtunda gĩkĩ rĩ, ũgatua. Nĩguo mũndũ akĩ agĩtuaga ũgagĩtua, ũgacoka ũkomithi nĩgetha ũrute ngothi ĩyo ĩ igũrũ, nĩgetha ũkĩone njũgũ icio.

Ici nĩ ngwacĩ, ici ciĩtagwo ngwacĩ cia kĩndũrũme. Gwacĩ ici-rĩ mũndũ athiaga agacienja mũgũnda. Wona wacienja-rĩ ũgakĩinũka nacio. Wainũka nacio-rĩ, ũgacithambia wega ũgacoka ũgacitinangia. Wona wacitinangia-rĩ ũgaci no ũciruge kana no ũcige riũa-inĩ ciambe ciũme. Wona cioma-rĩ thikũ igĩrĩ ithatũ, no ũcitherũkie ũkĩruge kana no ũcimonda monde nĩgetha igĩthondeke, igĩthondeke mũtu ũrĩa ũgũkĩruga naguo cũrũ

Ũrĩa ingĩra mũndũ-rĩ, nĩatĩ nĩndĩrona nĩ tũmĩtĩ tũhande. Mũndũ e ũkwamba wethe tray ici ndaihu ũũ, ũcoke ũtukanie tĩri waku na thumu waku, wacoka watukania-rĩ, ũgakĩoya ũgekĩra o handũ o handũ o handũ o handũ kinya tũkĩihũre. Wona weka ũguo-rĩ, no woe kamũtĩ gaku karĩa ũrakĩenda kũhanda, ũgĩkĩre o handũ kana mbegũ, no mũno mũno ciĩkĩragwo tũmĩtĩ, tũmĩtĩ twĩ tũnini mũno ũgagĩkĩra tũmĩtĩ twaku o handũ o handũ kinya hakĩihũre, ũgacoka ũgaitĩrĩria maĩ, ũgacoka ũci tray ici-rĩ kana ũgaciga handũ, handũ nja handũ cironwo, ti handũ nja, handũ cirakinyĩrwo nĩ riũa wega no itikurĩrwo mũno nĩgetha ithũke, ũgagĩciga hau atĩ nĩirona riũa na nĩũrĩcitagĩrĩria o tũmaĩ wega.

Rĩrĩa ndona ũũ ndĩrona nĩ mbũri, kana ng'ondu, irakĩ iratinio ndwara ici cia magũrũ. No cikorwo nĩ ndaihu mũno, kana rĩngĩ nĩragũthirwo nĩ kĩndũ ĩraũmĩra, ĩrakĩenda gũtinio. Rĩũ nĩndĩrona nĩikĩnyitĩtio na nĩ gũtinio iratinio marwara mau.

Ĩno nĩ ndĩrona nĩ irio mũno mũno ĩtagwo nakĩmoni moni saradi, saradi ĩno rĩ nĩndĩrona ĩna ĩna hoho cia rangĩ mũtũne, ĩna karati, ĩna ĩna bũrokori , ĩna mĩciri, ĩna ngonjeti, ĩna gĩtũngũrũ ĩĩ no icio ndĩrakĩona.